Tinye kelchin temisietab keny amun kimakeboisien robinik chechang kou inguni

Kiyo ropta eng kobatik komuchi kongem beek minutik eng baronik